Maũndũ ma bata mbica-inĩ ĩno, wa mbere, nĩ ũgitĩri, nyamũ ĩno nĩ ndigicĩrie na rũgiri rũrĩa rũthondeketwo wega kũmĩgirĩrĩria kuma kũrĩ andũ arĩa mangĩenda kũmĩka ũru. Wa kerĩ, nyamũ ĩno harĩa ĩrĩ nĩ hatheru, ũguo kwĩna ũtheru kũrĩa thĩiniĩ. Wa gatatũ, nyamũ ĩno ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ.